Mae en duka ma ichudo kod simo. Inyalobiro tinyieo gimoro kae to ichulo kod simu onge chudo kod pesa manie lwedo, nyaka ichul mana gi simo kende.

Gik manyalo kelo mor ma kamae en ka udhie e loch moro to uyudo loch. Koro unyalo mor kendo, ka ah utimo mor, kendo ah un ukalo e yo makare yaani un gi mor e chunyu kendo ugoyo sigalagala kaumiel kauriembo faras, nikech chunyu omor. To gimachielo, en ka ng'ato duogo dala. Ng'at mosebudhone biro dala, to ochopo kuma koro oduogo dala, umor kendo udhiromone, kuidho faras kendo ka chunyu oil. Gimachielo manyalo miyo, manyalo kelo mor ma aina machalo kama, en ka ne be ni ji odhi e lweny. Nitiere jok moko modhi e lweny. To gidhinu e lweny to un udong' dala to giduogo gi loch e lwetgi. Koro umor kaka joloch mag lweny, ema kelo mor machalo kamae. Ero kamano.

Mae en kamoro machalo kaka sikul. Aneno miyo moro kaluoko sende. To sendegi chalo gima nyithindo osetieko chiemo kendo gikelo kumonego bedni iluokogie. To miyoni en koro tije en luoko sande. Aneno kae sende. Aneno san ma rambulu kod sende ma rochere. To mamani luoke gi gimoro e lwete gi sabun.E toke kucho aneno nyathi moro kachalo nyathi ma oae klas kadhie choo. Ka ntiere nyaka tap magolo pii miluoko godo sandegi. Eee.

Gimabiro e pacha mokwongo en riwruok mar jopuonje, mar choko pesa kendo keto pesa kamoro achiel mondo pesani okony jogo manyalo bedo gi dwaro mar pesa e sama koro onge kuma ginyalo yude pesa. Koro kae sama in japuonj, ikelo pesani iketo kae matin matin dwe ka dwe, dwe ka dwe, koromo sama koro ochopo kuma idwaro pesa tionge yo ma inyalo yudogo pesa. Ibiro ka jo Mwalimu kae, imanyo pesani cha, kata koro gimiyi pesa mokonyigo ma chieng' midwoke, tidwoke gi gimoro e wiye,e gimabiro e pacha kaneno gimoro aina ni.

Mae yie to yie ni oting'o dhano taneno ka dhano joma nika orwako gimoro ma wadendo gi dho ngere ni life saver ma en gima ka i iwuotho enam to nyaka irwaki maka masira moramora otimre eii pii to inyalo goya bal epii ma ok inimo miwit ngimani .Koro jokma nie iye kae gi gipangore gidwadhi loka kocha ka ging'ado dier pii. Emomiyo girwako gik ma girwako ma mondo ka masira moramora otimre e dier nama tok ginyal wito ngimagi to giidho gimiluongo ni yie to yien ni en yie ma ringo gi gimoro miluongo ni injin, injin ni egima tayo yieni mondo mi oring ewi pii kik onim to kik olokre ataro monyum jomo ting'o e pii to jogi gidhi loka kocha

Ng'atni timo nyasi mar odiochieng' mar nyuolne, osechopo kuma koro tarik mane onyuole oromo kendo koro otimo nyasi e hawi maber mar nyuol, taneno ka ng'ato ondikone kanyo message mar hawi maber mar nyuol kendo onyise ni mondo Nyasaye omede ndalo odag aming'a kendo olamone hawi maber gi ber mar Ruoth Nyasaye e piny mangima ma wadakieni. To ng'atni oneno mamor ahinya kendo chunye oil nikech oneno higa machielo, to en e hotel kuma odhi chieme.